ore enkipirta ena daa naa keeta nkufu, neeta inkabilaritin kumok eng'olon tosesen, naa idim naaji nintumie te siai ino e kila siku.

Indim atangamu iropiyiani too nkoitoi naapasha too nkwapi eboo , aa indim atangamu te mpesa ,ningamu te bank ,naa keeta dupoto nena ropiyiani ingamu too nena oitoi tenkaraki ,ore te empesa naa keru safaricom iropiyiani enye nadung ,oltungani oreu oltungani oitoki aitayu iropiyiani .netum sii bank dupoto tenkaraki ee iropiyiani naitalakuni tiatua ibenki naapasha tenkaraki ibenkii ibenkii olosho le boo ,eeta erubata sii niche naitalaku tenchoto enye ,neeta inaitalaku siiniche ine kenya terubata enchoto enye .niaku isapuk dupoto oleng too nena ropiyiani eponu too nkwapi e boo.